Rĩrĩa mũndũ arahingũra eh akaũnti ya bengi abataranagia gũkorwo na kĩbandĩ gĩa thirikari, na PIN ĩrĩa ĩheanagwo nĩ rũhonge rwa magooti nĩruo KRA, na mbica ya kĩrengo kana Passport.

Niĩ nyendete gũthoma ngĩhũthĩra kompyuta, gũkĩringithanio na gũthoma ibuku. Nĩ tondũ kompyuta no ĩndeithie gwetha ũthuthuria makĩria thĩinĩ wa nenda cia internet, ũndũ ũrĩa itangĩhota gũĩka na ibuku. No bandũ ibuku nĩ rĩrĩ na wagĩrĩru warĩo, nĩgũkorwo ibuku rĩtingĩthũkia maitho makwa ta ũria ũtheri wa kompyuta ũngĩmathũkia.

Ndege nĩcirĩ na ũhoti wa kũũmba maaĩinĩ, nĩ harĩ ndege cithondeketwo ciĩna ũhoti wa kũũmba maaĩinĩ na ndege ya kawaida onayo no yũmbe maaĩinĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maumĩrĩra ma hi na hi. Nĩgetha kũgirĩrĩria mĩtino ĩrĩa ĩngĩhanĩka na nĩgetha andũ arĩa marĩ ndegeinĩ icio matuĩke a kũhonokio. Na ũkui wa ndege nĩ ũrĩ iguni tofauti tondũ ndege nĩ ĩhiũhaga wa mbere ĩkahonokia mathaa ũguo indo iria ithũkaga na ihenya ta mahũa na mĩthemba mĩna na mĩna ya mboga nĩituĩkaga cia gũkinya kũrĩa cirendwo cikinye citegũthũka. Ũndũ wakerĩ nĩ atĩ ũkui wa ndege nĩũhũthĩkaga harĩ indo iria cirĩ na thogora wa igũrũ iria cirabatarania ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ tondũ nĩ nyihagia ũhotekeku wa indo icio gũtuĩka cia kũiywo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ndege nĩcirĩ thogora wa thĩ ũkĩringithania na kũndũ kũrĩa irabatara gũthiĩ especially hĩndĩ ĩrĩa cirathiĩ kuma bũrũri ũmwe nginya bũrũri ũrĩa ũngĩ.